Keeta akeyie nyamalitin kumok ,naa ore ene dukuya naa nchere ,ore oshi eunore enaa enkiremore pookin naa keeta oshi ntokiting naayieu esiai eunore. Ore pee etum naduo aitubulu nonok atubulu naa keyieu ntokiting uni, keyieu ewangan, neyieu enkare neyieu sii entoki natii enkirowaj. Neeku naa tenidol ajo eishunye enkare tiatua enkop, neeku naa batisho ina amu mookure elulunga kunda tokiting uni oshi naayieu ntokiting peyie etum atubulu. Neeku na idol ajo elelek mepuo naduo aitubulu inonok abulu tenkaraki eishunye na inaare eatua enkop. Amu pookin naake ebulu ntokiting inonok naa tenelulunga Kuna pokira uni oshi naayieu nkaitubulu pee etum atubulu. Ore enkae kelo sii nebulu nena kaitubulu kake kelo naa aitanyamal esiai enche amu elelek nebulu pookin ,nebulu enchoto neinguari enchoto ,neeku idol na ajo ore ira oliaremoni naa ilo asara amu tinituuno apa ntokiting kumok ningira anyu masao kumok naabulu ,naa kepuo naa adoyio tenkaraki eitu ebulu nena pookin. Neeku kaidim taa nanu atejo ina batisho ashu enyamali nayau teneishunye enkare tiatua enkop.

Ore naaji teknolojia netaa oshi taata enatoki siadai naitelekaki pooki tungani esiai ,ira oliaremoni ira likae tungani pookin ,neeku ore ninye naaji esiai eteknolojia tenkata eripoto enkare ,naa enetipat oleng naa toonkoitoi kumok .Ore enedukuya ore naaji teneeku itadanywa enkare tenkaraki esiai enkiremore na intumiya naaji ntokiting eteknolojia nikintaiki enduo are ,amu ore ashu taata naa keetae mashinini naipampu enkare tiatua enkop neponu apik iltankin ,ore tee entoki naipampu naa indim aitumia ositima ashu enkima esola ,neeku kepiki ake enaduo sola neeta irbetirini nejing enaduo kolong. Ore ake pee ejing enkolong neibelekenye naa metaa enkima nalo aoshu enaduo are nejing irpaipi nelotu ometijinga iltankin .Paa toolelo takin edumuni aya nepiki naaji olchampa teneeku indipa atuturo oladuo shampa lino nipik inasaa inonok. Neeku ina enkoitoi naaji nanu naidim atejo keretu naaji esiai eteknolojia arip enkare Egirae atum tenkaraki esiai enkiremore.

Kaata engeno naipirta ena kipeta ,ore taa teneweji naa kadolita emauwai natubulua .Ore etubulua ena mauwai neeta enatoki namanita naijo duo irpuyai, ore ena naa enkaitubului oshi nabulu siininye tenkopang, naa kejing irpaashen ,ore duo enoshi toki pookin natubulua torpaashe nelotu naa airing aikonji nitayu entoki naijo esita .Neeku taa ore naa ena naa inatoki oshi nabulu ,naa ore naaji batisho enye naa nchere kemitiki enaduo shani enaa enaduo mauwai eitoki abulu neendelea alo .Neeku ore naaji enaifaa pee eesi tenebulu naaji enatoki ajing mauwa enkang ino, enaa ejingu akeyie irkeek lotuuno tiauluo, naa pidung naa ashu intayu amu kemiti naa Kuna mauwa inonok eitoki aendelea abulu. Neeku ina taa naaji nanu entoki nayiolo naipirta ena kipeta.

Kaikumok ntokiting naiko naaji meewa enterit enkare na keikumok sii nkoitoi naaji naagilunoreki. Ore embae edukuya naa kangas alimu ajo kainyoo nayau meewa enterit enkare .Ore enedukuya naa tenelo naaji oltungani oota nkishu ,ore peeku iyata nkishu kumok oleng naa kikiti eweji ninosita, naa kituny naa nena kishu metaa meshomoito nkujit enaa elo ninye enoshi kulupuoni eshumata .Neeku naa ore ake pee esha nelotu enkare sapuk neoroo ena kulukuonu naa eshumata nenapi enkare .Ore sii enkae naa teneeku iunisho aun eweji nebo nipik embolea nipik kuna tokiting naaji fertilizers nimingira aibelekeny aya enkae eweji. Neeku iun naake mpaka neeku ore nena kulukuok naatiika ine, neshaku enaa neeku weak neeku tenelotu enkare neya .Neeku kaidim naaji atejo nena nkoitoi are naidim aishoo meewa enterit enkare. Ore naaji nkoitoi nagilunoreki naa nchere pee euni irkeek ,teniun naaji irkeek naa entoki nabo nibooyo inaare pee mitoki anap irkeek amu ore enedukuya tenelotu inaare naa keok ninche lelo keek. Neeku mengas naa anap enaduo terit neeku tiniun irkeek nejing nkujit ineweji nemitiki naa Kuna kujit enaare eitu enapa enterit. Neeku nena naaji nkoitoi naasi opee egilunoreki naa ina bae.

Kisapuk ena siai tenkopang, naa ore eweji natodolie nanu kuna tokiting amu ijo duo enkiti bene naijo tenkardasi eitobiruno netii kunda tokiting atua naibukoyioki tendeweji ,naa ore eweji natodolie naa tininyanguni iltamusi. Tinanyangu oltamus lee me lorkilasi meeta enatoki najo plastic olonchuma ake ninye naa ketii oshi kuno tokiting atua .Neeku taa ore pee inyangu nibol ajo aituku oladuo tamus lino, eitadoikino ena toki atua, nigero naa tenkutuk ongeresa pee inangaa nemenyae ake. Neeku kimaanisha ajo ore oshi entoki natii atua naa osimu ina naaa pejito ninya tanangai. Neekutaa ore erishata pookin ninyangu oltungani oltamos laijo ilo, nidol ajo ketii enatoki atua ,naa intayu naake nilo angaa pee metumoki naa nkera ainosa .Neeku etodua nanu ena siai kisapuk amu kinyangu naa olorere iltamusi tenkaraki eokie sahhi nenapie nkulie tokiting.

Eikumok naaji nkoitoi nasishoreki ashumie enkare peyie eilepunye tumoto enkare enkiremore ,ore enedukuya naa nchere keidimi atushum enkare toltiraami kulo ake sapukin lootae tiang. Tenelakwa naaji enkare na indim ake ashomo ayau nipik lelo tiraami, neeku ore teipa nibukoki naduo masaa inonok enkiremore aa ikeek ,irmatunda lotii ang ,imbuka nindim naaji atipika. Ore sii tena ore enasiai ino enkiremore tena kisapuk naa indim ake ataasishore ntokiting naaji ilpaipi ,indim ake atuturu enkare tiang ,niyasishore Kuna oitoi ekuna olongi ,aa indim ataasishore ositima ashu indim ataasishore solai ,neeku ninche nikimpaapaki enare ,nepikita ildiraami sapukin naaji altankiin neiki ,nipik naaji irpaipi olchampa lino metaa ketii ake irmutaroni ,niwosh nipik orpaep. Neeku ore ake pee iwosh enaare nibukoo naa kuldo paipi enkare olchampa ,nitumoki naa ashomo airemo entoki pookin niyieu ,amu ore eisia orpaepi naa kejing ata atua olchampa sapuk ,tenaa iyieu niremo entoki sapuk naa kajing ake atua oladuo shampa lino nilo naa alo airem naduo tokiting inonok. Neeku nena oitoi naaji nanu aidim ashomo atejo natumieki enkare pee epuoi ailepunyie tumoto enkare.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewueji, ore tenewueji naa kadolita ormatuntai, laijo ormatuntai ele louni tiang',keji ele matundai ornyanyai. Na kidimi taa aitaa endaa, nidimi aitaa ormatuntai. Idim aitaa ormatuntai tenkoitoi naija ena, ah teniun naji ornyanyai na idim ake ashomo aitayu tolchamba nintuku, ninya ake nejia meyiara. Idimi si ainosie endaa tenkaraki, idim atudung'o irnyanya ninkaraanka ake tekitunkuu, ninosie orgali erishata nitala mpuka. Ore si ele nyanyai, na kitoki aku nabo ontokiting oshi naikarankishoreki aikarankie daiki, ah kepiki irnyanya, nkitunkuuni, neeku keyierishoreki toshi nejia. Na ijo kadolita ajo ore ele nyanyai, jo ketiu enaa itayioki etama orkuto. Amu keeta udot are, neeta ai woji ake neibor. Neeku ore inewueji naijo ketiu enaa orkuto etama orkuto ele nyanyai etii olchamba, nitu naa aikata ewosh olopeny olchani. Neeku naa ore amu itu ewoshi ilo shani lorkuto, enaa etooshoki neitu ening', neeku ijo ketiu enaa etama naa orkuto, neeku ina peeta nena udot are, ijo ewueji apa neima orkuto, nakata inosita ele nyanyai.

Ore ta teneweji naa kadolita emukunta naatuunoki naa ore ena mukunta, ketii irpaek netii mpoosho, naijo ore enapoosho keton ejon ninye amu kenyori oleng naa ore irpaek etoyio eta ijo loshi loyieu neike. Naa ore taa tenkop ang eibelekenya ena siai tenkaraki meekure euni irpaek nabokata ashu aitushul oposho. Euni ake irpaek tolchampa lenye neuni empoosho temukunta enye oopeny. Naa tenkaraki ore oshi empoosho naa kaidim atejo ke sensitive oleng. Amu ore enedukuya keyieu irkeek loowoshi ,keoshi olchani lenkijiepe neoshi akeyie irkulie kumok olengentoki naaji nemeesi torpaek, nitoki aaku teneji matesemberaki irpaek nelo ningusa enaduo poosho neiteru aye ,neeku kejo iltunganak enaikash ake teniun irpaek openy niun empoosho openy amu inakata etumoki siininye enaduo poosho atoki openy netum irpaek atoki openy aitobiraki .Neeku ina sababu peyie eibelekenye ena bae tenkopang.